etii loomon oinguaa enkop naaji vietnam ogira aimaki entito naibungaki tinaa kop naji margaret nduta naibungieki ilkeek lemeraii

Enkisuma ebiotisho ooltung'anak pookin keeta sii irkiek loomoyiaritin naapaasha kumok neret iltunganak peishuu.

Kaliki iltunganak esidano, ilo singiri faida naata ilo singiri tosesen lotungana, na kaliki sii ajoki keisidai.

Ketii sipitalini kumok oleng kake ,sipitalini olooopeny inkumok aalang inesirkali

Kiriiwaa sipitalini kutitik ilopisaani meshomoita atua osupuko nepuo aajuru biotisho ooltung'anak otiii atua osupuko

ishukokino olapa duka linyiangunyie ina simu nilo airorie customer care aliki enyamali esimu pekitum atareto.

keisha neingurakini lelo tunganak nafasi sidai naasie masoesi aa pingurakini naa enkiwanja nakwatie tongolongi pooki tedekenya.

Ore enkiremore e apa naa kesidai alang' ene tanakata amu ore apa nemeetai kulo keek oopiki enkulukuoni, neeku kesidai enkulukuoni tina kata.

Ore itii orkerenget le Kisumu peyie eyieu nitum passport naa ilo office e huduma centre teilo kerenget le Kisumu.

Ore ilomon otejoki tentumo nabayieki det ,nanotore Raila o Ruto naa penyoki aitasheyie empushore tiatua olosho le Kenya